Ing'as ake apik emoti, nipik enkiti are, nintuku ang'as aitayu olchafu, ore ake pee iindip aitukuo, ninteleki enkima, ore ake pee inteleki enkima emoti, nipik enkiti are, tenaa enkikombe nabo duo ormushele itipika nipik nabo nipik enkare inkikombeni are, paa incho itokitok o metimita ina are. Ore ake pee emit ina are, ninchamisham tenaa keirisike... tenaa ketanana. Ore ake peeku etanana, naa keo.

Amu kaisho impisai, na kaidim si atimira kulo keek patum entoki nanya. Ore ilmatunda lenyenyek, ore pepuku ilmatunda lenyanak naa, katumoki atimiraki iltung'anak, natum impisai naisaidia te maisha ai.

Amu katum iropiyiani tenamir irmatuda lenyenyek, tenamir irmatunda lenyenyek naa katum impisai. naa kaidim sii aishoo olmarei lai minosa aa pik endaa, ashu ilchoreta naa kaidim sii nanu ailepunye te maisha aii natum impisai naitumia.

Kitumiai iltung'anak enadaa ayier, kuna puka niyier, nidim si atimir, atimiraki iltung'anak lemeeta. Na esiai ena natudumua iltung'anak oleng' amu idim ainosa endaa ainosie enadaa orgali, na kisaidia osesen lino. Nidim si atimira, nitum impisai.

ore tenidung intapuka, tenidug' ibenek oorpaek aikunaki iji, naa igira aisaidia ilo paeki peyie etum aitayu irpaek sapukin, naa eikintaki sii irpaek kumok, tenkaraki naa kegira enkare ailepaki, alo enchoto nabo naa itumoki naa ake anoto irpaek kumok oleng, naa idim atekesa, aikesu irpaek sidan oleng aa kenya ormarei nidim sii atimira.

Ore ena naa eng'ues ena nanya nanya irpaek oleng' nanya ntapuka orpaek oleng' naake enya mpoosho. Naake kitodolu naa ajo kishaakino nipik olchani piitumoki ataara arashu enya mbenek endaa ino nituuno tolchamba.

Enkesare ena amu eoto naa, amu kitodolu ajo eoto irpaek. Etaa kinosayu naidim siyie aitayu tolchamba ashomo ainosa nikes, niyieru orkeseri, nipej irkulie, na endaa sidai oleng nainosayu ena.

intobir olchamba ore ake pee idip aitobira olchamba nirem ore ake pee idip nipik kuna tokitin niyieu nipik, tenaa ketii inidipa aitobira nipik olchala ore ake pee idip nibukoki enkare.

Idim nincho lukunkuni ena daa, nenya lukunkuni, nepiru. Ore ake pepiru, nitubulu si lukunkuni kutitik. Na endaa sidai oleng to lukunkuni amu keisho lukunkuni eiu irmosor sapukin. Nepiru si nkulie niyieng', naa esidai oleng to lukunkuni ena.

Ore tenchoto ebiotisho, netareto sirkali iltung'anak kumok oleng amu itayio enaretoto enatoki naji SHA, ore ina kidim aisaidia oleng',keret ina iltung'anak oleng tenashoto nalaki iropiyiani esipitali. Neeku melak oltung'ani impisai kumok, nilak ake duo nkutik kake milak pookin duo nai nintumia tesipitali.

Ketii orori onapita oltanki leilata, etii oltung'ani tesiadi. Adolta si garrin ajo keitasheito, igarrin kumok, ilorin kumok, itodolu ajo ketii entoki naji jam. Etii iltung'anak oreuta imbaisikilini.

Kayieu nayiolou aironya, nayiolou si aisuma inatoki. Nayiolou aterewa duo, kifaa pa ayiolo aisumayu, na kishaakino si naata eh eng'eno enye duo te kifaa paisume pashomo darasa aisumaki enatoki naji computer.

Keyau ake nkera enkrdasi sapuk, neyau eusi, ninteru aiteng'en nkera eniko teneripisho, neripu naake ntokitin akeyie tofauti tofauti napaashipasha naake sidai ina oleng' amu kisho nkera eng'eno sapuk.

Enkiteng'enare ena o nkera kutitik naiterutua sukuul naa kesidai oleng' amu keng'enu nkera sii naake ibung' naa enkoitoi sidai ena nayolounye nkera enkisuma teleleki oleng'. Naa kesidai amu kesioki sii aiko enkerai metubulu naake ibung' enkerai nena baa amu kedol naa naake igira aisum.

Enkisuma ena nagirai aisum enkerai entoiwoi enye nitodolita enaiko teneripisho aripu ntokitin aitumia ena toki naji ormukonko, kuna tokitin ena usi ormukonko naidipaki aitobira metaa eusi ormukonko. Negiraa sii ng'otonye aisum nkera aitodol eniko teneripisho, tenerip nena tokitin nirip ntokitin napaashipaasha naa enkisuma sidai oleng' nagira entoiwoi aisum enkerai enye.

Enkiteng'enare ena sidai oleng',amu keng'enu nkera. Neibung si nkera enkisuma teleleki oleng'. Ah ore egira nkera aiendelea enkisuma enye, na ena enkiterunoto. Enkiterunoto sidai oleng tenkisuma onkera. Na keng'enu nkera neyiolou aisumata teleleki na tesidano.

Eshomo taata inkera kumok inkusuma, naa kegira inkera pookin aisuma nee enkiasi sidai ina oleng amuu etaa kepo inkera sukuul nepo aisuma naa kesidai oleng amuu kengenu inkera naa keyiolou inkera aitobira ate kulingana naa oo enkisuma nagirai aisum naa enkisuma sidai oleng nadumu inkera anaake naa keidim sii aitengena olenga metaa kengeni inkera.

Enkisuma ena naisumitai inkera okishin, inkera nemiidim aashom, naa enkisuma sidai oleng' amu kiteng'en sininche naa kisho sininche enkidimata peyie attack isiaitin oopeny' metis oltung'ani ogira aret, kake enkiterunoto sidai oleng' amu kiidim aisuma after, metaa kiidim ataasaki ate esiai naa enkisuma sidai oleng' ina.

Endaa sidai ena niindim oltung'ani ainosa, ormatundai sii sidai oleng' tosesen loltung'ani, naa aindim sii atimiraki iltung'ana lemeeta nitum impisai, naa ore nena pisai naa ekiindim aataret temaisha ino pookin. Iindim aisumare, aisumishore inkera niindim sii aitumia nena pisai ekulo matunda aasie kulie baa kumok oleng'

Indim oltung'ani ninya ena daa nintokitokie, niyer ninya, nikintanyu esumash. Naake indim sii aitobira nimiraki iltung'anak lemeeta ninje nae itum impisai te kila enkolong'.

Idim nimirr kuna tare nitum irropiyiani naidim sii niyieng, ayieng ninyianya nkirik aenaa en`daa. Nidim sii nimirr olchala lenye, nitum irropiyiani sii ninchee, naa enetipat oleng te maisha oltung`ani.

eneretoto oleng' enasiai amu tiniremisho oltung'ani naa idim atuuno edaa , naa ore sii tiniremoki irmapepen otooito naa kitopir enterit , neeku kitubulu edaa aitobiraki.

iya ake oltung'ani enetii ikomputani nisum oltung'ani eniko teniger, aironyirony enkiti toki na, natii tiabori naa ore ake pee irony nitau inkarn nintodol eniko teni save.

Shaai ena sidai oleng naa kidim aitayu, ore enkata nimogol otung`ani ashu nitaasa esiai oleng naa, idim ateyiara niyieru shai sidai oleng naa ore ake pee iwok naa idim aisaidiyayu oleng amu igolu. Naa eyiarare sii nalelek oleng amu iyieru ake too ilkiek nimiata enkae hasara sapuk duo nintumiya enaa enatki naji ol gas ilkiek linonok ake intumiya niyieru shai sidai oleng.

Kang'asa ake ainyang'u enkiring'o nadung'dung' kitunguu nadung'dung' ornyanyai, napik emoti enkima, napik eilata, nang'as ayier kitunguu, ore ake pee eoku ena kitunguu naitoki apik enkiring'o, nkirik natund'dung'o, naikoroga ore ake peeku eoto nkirik penyo naitoki apik irnyanyai. Ore ake peeku eoto irnyanya, naitoki apik ena toki najo ng'washen naisho eyiara napik enkiti are peetum enkiti supu sidai oleng'.

angas ake adumu ena kurma napik enkare enkima, nangas aitokitokie enkare, napik sii ninye ena kurma. naikoroga mpaaka neeku orkiti oshoro sidai oleng.

Kayieu nayiolou enikoni tene tanang'asa apik isinkirr atua inaare, nainyang'u si kulo paipi lenkare, kulo oi supply enkare, ayau atua kunda puka ainei, na enkipirta ebae sidai oleng amu mitoki kuna puka ainei atum kuna kuti ng'uesin naanya, naa ebae sidai oleng amu keeku naa meeta.

Enkisuma ena nagirai aisum iltung`anak pee eyiolou aitumia enkoitoi e digitali pee etumoki oltung`ani apuo ataasa esiai tenkoitoi naitumia digitali. Naa kisidai oleng amu enkisuma sidai oleng naa keas esiai oleng teleleki. Keitelelek enkisuma neitelelk esiai pookin o maisha oltung`ani.

Indim nintumia awosh ena simu niwoshoki oltung'ani olakua, nindim sii nintumia arewakinye oltung'ani impisai, nae indim sii nintumia adolie taarifa enkop vile negira enkop aindelea. Naake indim sii nintumia tonkoitoi kumok oleng' enaa airorie oltung'ani, aoshoki oltung'ani esimu..

Enkitagolo ena naigirai aitagol iltung'anak nagira aitagol, nagira aitagol iltung'anak orais lenkop ang' e Kenya, aitagol iltung'anak kulo ogira oitumia enkoitoi e dijitali aas isiaitin tenkoitoi e dijitali. Naake sidai oleng' amu kedumu maisha naa enkitagoloto sidai nagira aitagol iltung'anak peyie iendelea iltung'anak aas esiai tenkoitoi e dijitali.

enkitagolo ena edumunoto sii oonkera nagira aisuma te sukuul, naa enkitengena sidai oleng. naa incho sii nkera engolon pee etumoki aisumata. naa esiai sidai oleng amu ore enkerai nemeidim ainyiangu ena toki naa ketum enkisuma amu enoto ena mashini nimidim oshi ainyiang'u. neeku ebae sidai oleng.

ingas ake ainyiang'u ena mashini. ore pee iidip ainyiang'u ,nimpotu oltungani naa oyieu nisum, nintol iwuejitin neeyieu nironyi, ore eninko tiniyieu nipik inkardasini, ninko tenirony pee etumoki inkardasini naa ataas entoki naji photocopy naa inakata iyiolou kuna aisuma atayiolo eninko tenintumia.

Ore ena naa enkisoma naisumitai iltung'ana aitumia entoki naji projector naa indim aitalala intokitin natii atua kompyuta nindim atipika esuntai naibor, petumoki atasapuka, nedol iltung'ana pookin entoki natii laptop ino temashini naji projector

ore ena naa enkisuma nagirae aisum iltunganak aitumia emashini naji projector naa ipik ake ina mashini aibungie o computer ino nipik ina toki nijo pee iisum iltunganak ni project pee esapuku pee etumoki pooki tungani atodua otii atua ina aji nigira aisumishore.

Enkitengenare ena nagira laing'eni aitengen ltunganak ashu aa inkera aitumia naa kuna mashinini enaa osipika, eigerisho sii lkule amu leldo ogira aigerisho teide .enkitengenare sidai oleng negirai aitengen ltunganak imbaa napaashaasha tena maisha.

eneterit ena nagirae aitumia tenkiremore, ashu naitobirie oltungani enoshi terit naji ene nursery naitumiae tolchampa, neeku enterit ena nilo aunie.

enkiteng'enare ena nagirae aitengen inkera eneiko teneitobir ingarin, naa kisidai ena oleng amu keng'enu nkera, aakutitik, neyiolou ninye aitobira ngarin, ore ejo mataa botorok, naa keeta ina ngeno enkitobirata oogarin tenkoitoi naa nalelek oleng.

tenipik irpaek aikoji alo, naa ketoyu irpaek tesidano, neeku mingiala irpaek tenkaraki netii enkare. kake tenilo naa ketoyu, nebulu irpaek aaku sidan, nemirayu, naa idim sii niyier, niaku ming'iala irpaek tinilo aikoji metoosho enolong. naa kiar sii inkulie nguesi naaji mpushan, nagira ajo mainosa irpaek. keer enkolong empusha. tenilo aiko nejia.

Teniun ena daa te lchamba lino naa kebulu neitai ngoshen sidan oleng, ngoshen enaaji ngoshen naamelok ,naa indim atimira atimiraki ltunganak lkokoyok, imiraki ilmaasai ,ltungana pookin nitum mpesai naa indiim si niyer ninya enaa endaa te enkaji ino, niyeraki inkera inono.

ore ena naa eunore sidai naunisho oltungani aitumia naa edare natii ede. naa kitelelek oleng enkitubulunoto ekuna, tenaa ormushel ituuno ashu inkitunkuuni. naa kisidai inare amu kitubulu kuna kitunkuuni telelki oleng amu keeku naa kejing' enkare atua enkop, netum inkitunkuuni naa kuna tona enye enkare telelki.

Kang'as adumu kuldo matunda nang'asa adung'dung' nanya irmatunda aiteru naiteru awokie shai, ore ake paidip naitoki adumu eng'washe enda kwashe orkokoyo naitoki sininye anya nainosie ina shai amu kegorisho ina neeku lazima pee intadoyio te shai ninya akitikiti o ndipa nintoki aidipaki te shai pii.

ingas ake atur tolchampa, nitur irmutaroni, naa esiai sidai naasita taata iltunganak pookin. nitur irmutaroni, ninyiang'u empeku oonkwashen, ore ake pee einyiang'u empeku oonkwashen, niun, aun tolaini obo, asi ,paa inukaa taa tenterit, naa esiai ena naasita iltunganak temurua pookin, naa kisidai oleng amu kedumu iltunganak.

Ingas ake ainok enkima ore pee idip ainua enkima, nipik emoti enkima, nipik kule nincho kule eyiera nipik majani nintoki apik esukari. Ore pee eitokitok kunale nintoki apik enkare ore pee edokunye, neaku naa eteyiere shaai neaku naa shaai sidai oleng.

Amu tenalo namir kuna kitejon naake atum impisai arashu aa ninye tena tenayieng' naa inya nkirik naa entoki etipat oleng' te maisha oltung'ani o te maisha ai amu keeta tokitin faida oleng' to mpisai amu mpisai kumok emiri nabo.

esapuk oleng ena siai tenkop ang amu kemir iltunganak kulo matunda. naa edaa sii sidai teneyieri aitushulaki ormushele, nidungidung nitushulaki ormushele, ashu aatenimir sii nintayu tolchampa, amu keunishoi sii, tenakop ang, naa kemir iltunganak kumok kulo nganayio. neeku idim ateyiara.

amu ore eunore ekulo matunda ooji watermelon, idim oltungani nimir kulo matunda, atiiraki iltunganak nintaa biashara siai oleng. amu kinyianguni, naa kitipat oleng, naa idim sii ninyia siiyie, nidungidung ake ninyia. naa kisidai oleng tosesen, ore temirata kisidai imir nitum impisai aitegemeyaie kewon.

kanyor ena bae amu ore kulo naa keji ormiwa, ore orkikua kisidai tosesen loltungani. naa kisidai sii amu keeta enkare. namelok, naidim atoponiki oltungani enkae tosesen. isidai sii amu kaidim atimira, namiru mpisai. ore nena pisai naisaidia aasie kulie baa temurua ai.

ore ormalenke tenkop ang naa olmatundai sidai oleng loyiarayu, idim atayiara oloshoro, idim sii nidung; idung nintushulaki ormusshule, niyieru. naa idim atudung'idung'o nintokitokie ninyia etiu nejia. naa idim sii nimiru nimiraki kulo tunganak ainyiangak ooinyiangu tosokoni naa ebae etipat oleng tiatua emurua ang.

ore orkiukamba te nkop ang naa olmatundai sidai oleng, naidim nidung'dung nintushulaki edaa, nintushulaki ormushele, nintushulaki nkiri, naa kenyor osesen oleng. naa idim sii aitayu kulo tokitin ooji olkukamba nimir, amiraki iltunganak ooinyiang'u. naa ebae etipat oleng tenashoto oo mpisai nidim oltungani anoto mpisai nisumie nkera.

ore ena kigerore naa kaiger iltunganak oopuonu aingoru sukuul. ashu iltunganak oopuonu aing'oru orkasi. naidim aing'ero, naidim sii atuutai lelo tunganak atuutaki, naliki sii esidano ena siai nikiasita anaa eutaroto naliki oltungani pee ees.

eepae kaata engeno naipirta ena siai oo nkomputani amu ashomo apa darasa nayiolou aitumia ena computer nayiolou enaiko tenaiger. aigeroki oltungani anaa enayieu, naitobiraki oltungani empisha. aidi sii aterewaki oltungani osinkulio. ashu aterawaki oltungani entoki naji document. kaidim sii aterewaki oltungani entoki nayieu.

ore ena kias naa network itodolu, naa kishoru network te wueji nitii temurua nitii neeku kibung' isimui network tesidai oleng. nitoki aaku ore inernet kisidai oleng.

kadumu ake ilo tungani naik ine wueji neiuniki kuna tokitin. nautaki eneiko tenaun, ore etii ine wueji naas eunore teine wueji. pee etumoki aibung'a, nautaki eneikoni teneiuni eninko tenipik enkare mpaka ometubulu.

irmantunda kulo oonya ltunganak, nepik sii iltunganak esiia, pee epuonu aakes kulo matunda. nilak iltunganak, netum sii ninche ltunganak enkiti oki napuo aanya, nimir sii kulo matunda nitum iropiyiani, neeku kedupoyu pooki tungani.

esiai ena naasi tenkoitoi naji ene digitali, naa ias oltungani esiai niriwaki oltungani litaasaka. tenkoitoi naa naitumiyae computer we nkoitoi naji ene digitali ninye esidai oleng tooltunganak, naa ekilaki ake tenias ina siai.

kaibung ake ilotungani, narik, nalo aitodol enkias naasita, naitodol enikoni tenepiki, enkare, ene wueji nebulunye sikir, naitodol eneiko teneitobir enkaji, netum enkare oosinkir. naa keeku inakata kelo oltungani aibung ina bae.

ore enaitoi eunore naa kisidai oleng amu kejing eknkare irmatunda tesidano, nimitoki entoki nituuno allau enkare amu kejing enkare ine wueji netii. neeku naa kebulu amu mitoki alau enkare.

Epae oleng' kaata, kayiolo aitumia kuna mashinini atipika rekod, nakaidim si aitumia aigero nkardasini, aigero esiai nayieuni nigeri, napeju inardasi tene tena toki naibor, na kaata eng'eno natumie aigero naa pooki toki nayieu oltung'ani.

kanyor ena bae amu katum iropiyiani amu keeku kamir ena toki naji sorghum

kang'as ake aituku ele matundai ore pee aidip atukuo nadung', nanya enatoki naibor nalio amu ninye enyae naa ninye ishakino piinya oltung'ani nintau nena kutitik anterera ninang'aa ninya inatoki naibor idipa aitukuo.

ore pooki video nayieu naadol ashu osingolio layieu naing'or enaa video naa kaidim ashomo enatoki naji you tube premium, ore enoshikata aliyio naa kaing'or evidioi pooki nayieu osingolio ashu movies naing'or.

Etaabkenyor iltung'ana kumok tena murua aitumia kuna benek naji spinach naa keyer nenya anaa endaa neinosie olgali, naa keidim aitayu tolchamba newoi amir amiraki itung'ana oinyang'u, neaku naa keaku embai sidai tiatua emurua nekimanya.

Ore kuna puka netonyora iltung'anak kumok oshi taata, amu eteng'enita iltung'anak netayiolo esidano enye too seseni looltung'anak. Tenelo ninya naa iyier nintushulaki olgali, enoshi kata miata kule ashu inkiri naa idim ainosie kuna puka olgali. Naa idim sii aitayu tolchamba nimiraki iltung'anak kulo oinyang'u.

ore ele shala naa kisidai oleng tenipik olchampa. amu olchala ele oowo, naa idim nipik olchampa, nipik enterit nigira aunishore. naa tenelo niunisho idipa atipika ena terit ee shala ligira aunishore, naa kebulu pooki nituunu, nebulu eeta entoki sapuk oleng.

kaidim naitayu pooki toki nabulu tene, natum iropiyiani, namir kuna tokitin. kuna benek natuuno ashu pooki toki natuuno tene, naitau irmatunda lenyanak metaa, ilainyiangak oinyang'u, neeku ebae sidai oleng pee atum impisai naitumia.

isinkir otii atua ina are. naa isinkir egirae aitubulu tene, isnkir kutitik, naa ewueji sidai oleng neitubulu sinkir oomiri, nidim sii ainosa, nintubulu irmosor loo sinkir nesapuku isinkir, omiirayu ninosayu sii.

ibung' ake enkine, nipik enkeene orgos, niya enetii ibenek, niyeniki olchani, niyeniki orgosoi oodo, niyeniki enchani, nincho enkine edaa, kake meeta enelo ena kine, nemeisik nemeimni, ore adake pee eeku teipa, nilaku ina kine nireu ang idipa ataraposhoyu, nenoto sii ninye benek kake iteena taa aeniki olchani kake tenkeene naado.

enkiteng'enare ena napirta esiai edigitol isumitai iltung'anak eniko tinitumiya kuna komputani ,tiyieu niyas oltung'ani esiai naaji ene online ashu enedigitali naa iji ikoni teneesi.

kayieu naa kayiolo atumia ena computer, ayieu naa kaata entoki naaji projector naitalala duo computer ai ashu laptop nakishakino sii nayiolo enikoni teneironyi ashu enikoni tenilepunyieki nena video ashu ina kisuma enikoni tenei sumi iltung'anak computer ashu laptop.

edaa ena osokooni ena nashulakino irmatunda, neshulakino, impuka naatijinga enkare, etashaikia enkai, netijing;a enkare nidol ajo etaa keita, enkare etasoto enkare aya, edaa ena osokoni, irmatunda, mpuka, etijing'a enkare.

ore ena naa enkiteng'enare naitumiyai enkoitoi edigitali nisumi iltung'anak te computer, enkisuma naisumai te computer nasumitai ilmalimuni pooki lolosho lekenya.

ore ena sotore oonkinyat pookin nitimira aashu irmatunda oing'ialate, naa idim nisot, nilo aisho nkishu ashu ntare, ashu ilo aisho ng'uesin naaji inkurueni. edaa sidai oleng too nkurueni, naijo kuna kinyat oormatunda, ormasurin, naa tenisot sii kuna kinyat nimintoki, aichafua ewueji nitii ashu ewueji nimanya. neeku naa ewueji nimanya safi.

ore kunaa nkaitubulu naaitayu entoki naaji mauaa, naa tinirem kuna maaua naa idim aitau tolchampa lino nimir, nimiraki iltunganak oolakua, nimiraki iltunganak ooyieu ninyiangu neeku esiai sidai oleng' amu ekincho mpisai, naa idim sii nilak kulo tunganak oopuonu aaitau netum sii ninche entoki nanya.

eunore ena sidai oleng' naa idim oltung'ani atuuno kuna kitunguuni naa idim nikes ore ake pee idip atekesa nimir amiraki itung'anak tengilo ,naa ene dupoto oleng' amu imir oltung'ani iropiyiani.

kayieu naa kara olairemoni, ashu enaa kairemisho, naa kalo sii ainyiang'u ena solar wena pump nai pump enkare, areu enkare, arewaki kuna, aitubulu natuuno, naa keitelelk esiai oleng amu kebae enkare pooki wueji.

ore olchafu pookin oyau imoyiaritin torok, naa kishaakino nerewi, ashu neturi iwuejitin naaishaakino nempiki ilo shafu, anaa enkare naruko toronok. neing'oruni ewueji neturrokini, pee melo ake neing'ial, edaa naya iltunganak netiru iltunganak inkoshuaak. tenkaraki ina are neme sidai. ashu ejing enkojing'ani iltunganak, nemuoyu iltunganak, neeku ore enkare nemeruko, toronok naaidim aitamoyia iltunganak, nepuoi aapik atua eng'umoto nikinori.

eleleki, kitelelek ena esiai oleng olchampa, amu teniyieu nipik enkare olchampa ashu olchaniaoshoki olchani, kuna kaitubulu nituuno. naa kitelelk oleng nimintoki aitumia nkifu kumok, nelelku esiai, nintumia ina mashini.

amu ketum inkaitubulu ainei enkare, naa mitoki aatoyu. teneeku atuuno, netum enkare naitosha ninche, pee etumoki aatubulu, naa kitelelk sii esiai ai.naa katum inkaitubulu sidan, naanyor inkonyek.

karik ake ele tung'ani enetii inkishu kuna kishu naata kule napik ena mashini kuloki loo nkishu nairony ena mashini metopua, nelep ena mashini inkishu edoolta ele tung'ani ore ake pee aidip aitodua , naitoki aisho ninye menyaki alepie enkae kiteng pee eyiolou aitaasa esiai.

olchani ele odung'itoi aitumia enoshi mashini. olchani sapuk ele, lemeidim oltungani atudung'o tentolu amu kelala ele shani, neeku pooki ake pee itumoki atudung'o naa tenintumia ena mashini nadung' olchani teleleki, naa kesioki adung' oleng teleleki nimikintanaur ang'as.

ore esapuko ele shani naa olchani ele oota oloip sapuk naa ore enoshi kata ishiu enkolong' enkai oleng naa idim niton, tentonata eleshani nimikintoki enkolong anya, amu kisapuk naa ele shani neeta ntapuka kumok, naa idim sii nidim atudung'o ele shani, tenasapuko enye nintayu ibaoi ninkarishore. nidung'idung' aitayu irkeek, naa isidai oleng.

ore kulo matunda ooji ntimu naa ilmatunda sidan oleng naa idim oltungani atuuno tolchampa, niun nimir teneku. nimiraki iltunganak ooyieu ninyiang'u. naa idim sii ainosa kulo matunda.ee ninyia amu ilmatunda sidan oor ilata tenkoshoke, mintoki atum eilata sapuk tenkoshoke ino, neeku idim kulo matunda nikisaidia oleng tenkoshoke ino. eishu eilata tosesen, naa idim sii atimira nitum iropiyiani. nintoki aitumia iropiyiani aas kulie siaitin.